Pek mokwongo en ni kastama penjo bei mar gima auso to ok onyiew, mar ariyo inyalo uso to iyudo lal, mar adek, koth kata chieng' marieny nyalo ketho mwandu ma iuso, mar abich, koso yudo kastama ma nyieo gik ma ausogo e sa ma owinjore.